Ore naai eniko ena kaunti e Nairobi naa pee mitoki aisho ngarrin haswa kuna matatuni metabau atua Nairobi metabai atua olduka le Nairobi metaa kitabaya ake iltung'anak enkalo olduka nedou nepuo iltung'anak toonkejek arashu ing'oru kulie uber-ai.

Ore ena naa elukungu ondaikin enyenak ore entoki nalotu indamunot ainei naa kuna daikin oshi naishori amu kenya irpaek nishori enkuku mpuka nijo spinach pee etum nguvu aitushulaki o endaa enye nenya sii nkukui nkukuuni kuna kutitik naapuopuo tenkop aadumudumu toonkutukie enye epoito.

Ore eng'eno arashu embaye nayieuni nias tenewueji naa pee iturr esilanke ore pee iindip atuturo ena silanke nipik olakuta atua ning'oru naai olakuta lemeeta eudoto naa pee me kiyaki shida nibukoki enkare ore piindip atubukoki enkare niyau sii isinkirr kunyinyik kuna kiitin oosinkirr nipik atua ninteru taa ina saa aitubulu isinkirr linonok limirr tosokoni.

Ore enikoni tenetumi enabae, naa tonkulie kwapi itijing'uni, nai teniyieu oltung'ani lotii atua olosho lormasai, amu mekiun naa yiok, meuni ormiraa, mekiun iyiok ormiraa kira irmaasai. Kake etumito nkulie kauntini nijo noo Meru, idim nai ainyang'u teniyieu.

Ee ore ena noolchamba lounieki ormushele , ore ele naa ormushele nji oshi ikoni teneuni ormushele kake mikiata naa iyiook toonkauntini ormaasai, nkulie kauntini ake etii.

Madamu enkolong' nataasa aikata ena siai, itu aikata aas esiai nijio ena ore ena naa orkikua oloshi oitobirunyieki esukari nenyai sii aanyaal orkikua aaguet nenyaali ilo oishimi lenye lotii atua itu aikata alo eneunieki orkikua kaisuma ake tembuku, ore orkikua naa kulie kauntini eunikeki amu meuni tormaasai.

Ore suda ormashungwa tenipik esukari oleng' aitalang' nkulie naa keduaru mitoki asidanu keeku kedua.

Ore ena pisha naa iltung'anak lootii olchamba, iremito kulo tung'anak ele shamba kake eton taa itu elotu enchan amu idol ajo ketoyio enkop neeku kiremiito ele shamba ore pee elotu enchan neeku empeku ake epiki metubulu, netumi endaa.

Ore naai enaiko pee aret oltung'ani pee eyiolou ena siai naa olchamba arik nautaki enikoni teniremi olchamba nautaki enikoni tenepiki empeku enkop nautaki enikoni tenebolokini olchamba enkare nautaki enikoni tenitauni ena peku etii nursery aapik olchamba nautaki enikoni teneoshi olchani nautaki enikoni tening'ore peyie minyiala neoshi olchani neramati nautaki taa taata eoto enkata naitauni nepuoi aamirr tosokoni.

Ore kuna naa mpoosho naajo ilashumba green peas, ore kuna poosho oshi euni amu etii iltung'anak tanakata lormaasai oidipa aatayiolo tanakata esiai ekuna poosho naa nkuapi eboo emirakini ashu emiri toldukai sapukin aamiraki nkotelini sapukin amu ntokitin sidan oleng' naata mpisai.

Ore ele matundai naa keji ovacodo ore ele matundai naa kesidai oleng' kesidai te biotisho ooseseni loltung'anak ishori sii nkukui adung'udung'oki ore sii ele matundai kiidim atubulu te pooki weui ebulu metaa ake duo iyie iata enkop natii enkare naa kebulu keeta sii mpisai kiaki mpisai oleng'.

Maata eng'eno e carrot, maata eng'eno e carrot ,itu adol carrot euni tiatua irmaasai. Kadol ake eyauni amir tosokonini liatua nkishu, ing'ua inkulie kauntini orkulie oreren.

Ore ena baye naa enetipat oleng', ore ake pee eoshi olchamba olchani nemitoki enkurto anya endaa neeku ore ele tung'ani esiai etipat eesita oleng'.

Ore ake piidip ashomo atoosho passport neeta enkiti ardasi naigero intarikini kenya nishukore nilp alo ayaunyie eneeku etupukuo, ore pee ilo ayau ina passport ning'uaa ina ardasi tina office pee itodolu ajo iyeuo naa aya.

Ore pee iyieu ninteru biashara nilo nkopisini e county naishooyo license nikidung'okini license nilaaki nilotu aiteru biashara ino nireu biashara ino miata wasi wasi elioo naa ajo enino biashara amu iata license nitalaaka.

Ore oshi elelero teneyieu nepuo aing'oru kuna ropiyiani e Uwezo Fund naa mpaka ning'asing'asa aaku ipuopuo airegister ate enaa e group naa pee elioyu entoki niasitata, ore ingirara airegister neliooyu enkipirta ajo kai iyaitata kunaropiyiani pee ipuopuo aitaas inyoo, neeku iatata engroup naa aipuopuo airegister irara onom naa inakata ake idimi aishoo ntae nitukunyunyu ninchooyoyo nkitambulishoni, ninchooyoyo nkarn onkitambulishoni inyi onmabaai nkitambulishoni.

Ore ilchambai loormaasai nemelaakini kodi pookin ake entoki nilo alak naa ina olong' iloito ayau title olchamba lino nilak nena ropiyiani nikintaikinyieki title nelotu title tenkarna ino neliki ajo olino olchamba, kake melaakini ilchambai lormaasai kodi.

Ore nkiasin e M-pesa enkirriwata ooropiyiani arashu eng'amunoto naa esiai naa ekitasioyo iropiyiani, mishiliwaie.

Ore eninko pee ilak nena ajijik naalelek elaare naa keetai enkardasi nimput toolelo ofisaani loitasheiki nena ajijik nincooyo kitambulisho ino naa iyie nagelu eneba iropiyiani nimooki alak tolapa.

Ore piimirr olchamba metaa naa ekibelekenya empalai olchamba alo olainyiang'ani amu indipa naa iyie atimiri meekure aa olino naa keetae enkopis oonkulukuon naa tineweuji ipuopuo ang'as aigerr empalai naitodolu ajo itoning'unote atimira olachamba nanu ara olopeny naa ele loinyiang'ua naa kunaropiyiani aitumia naa iakai naaje, ore naa tina saa nipikakinono aisign nitukunyunyu pokirare tine taa ibelekeny olopisaai lonkulukuon nkarn inyi pokira, aibelekeny nkarn olchamba lino meshomo olainyiang'ani.

Ore Mike Sonko oshi nanu adolita, noltung'ani otamayiana apa ninye Enkai makeon. Neeku ninye tenedol enkerai okishi naishirita, nelo adumu nitaa olenye. Ore tina oitoi, nemayian sinye Enkai.

Ore pilo, ore tenikiimin esimu, nilo irpolisi nilo alo ai report. Ninchooyo risit enasimu apa ninyang'ua amu ore oshi tenilo ainyang'u esimu, na mpaka nikinchori risit. Ore ping'amu ina risit, nigero enkarna esimu, oropiyiani ninyang'unye, mpaka entoki naji serial number natii atua esimu nimidol iyie. Nekidim ilopisaani aitraka esimu, egira aitumia nena serial number. Nekidoli enetii esimu nikipoi ayaki nikishukokini.

Ore Akothee, nenkaranyani duo ake ninye openy. Ore Akothee, nentoiwuoi naata nkera, neeta ntoyie. Nenap apa ilo ola, loidimie entito misumayu. Nidimie entito metaranya, nidimie entito metaasa biashara.

Ore tear gas naa torrono oleng', ore ina puruo amu ketii empuruo atua tear gas naa keeta entoki nainosisho nkonyek naa ijio enoshi pilipili naa ore ake peyie kijing' atua nkonyek neimu nkumeishin nikiim enkutuk nilaikino ayang'a niirrog iindim ninye aiterria.

Ore entoki nanyorr ilashumba pee epuo Mombasa naa kepuo oshi aing'orr ewueji neji FortJesus enyorr sii ilashumba enkolong' e Mombasa amu metii oshi ninye enkop enye enkolong' naa kesidai enkolong' e Mombasa amu kepejisho, epuo sii aaing'orr enaiposha sapuk nemeeta musho naji Indian Ocean naa enkare eshumbi naa kenyorr ninche ilashumba ina are eshumbi.

Ore enyamali sapuk nayaua enkikenoto e USAID etala ninye iltung'anak isiaitin apa naa loosisho tenana ofisini amu kumok apa iltung'anak loigeritoi, ore enkai toki ore sii iltamuoyia lena moyian naji biitia meekure etumito irkeek amu USAID apa naagira ayau lelo keek aisho iltung'anak tepesho.

Netii apa, netii entasat. Ore opa ena tasat nemetum opa nkera. Ore ena tasat amu metum nkera nidurri ning'waari tenaang'. Neton opa ena tasat openy tenaang netung'wikiaki opa orkiti kuo lekerr lemidimari opa idurritae. Neton ele kuo negolu, neton ena tasat ometamayiana enkai ake ninye netum enkerai etii openy ormwaate. Neton neisho nerret keon, nibung' ake oladuo kuo le kine negorr, neyierr motorik neok. Ore peeji kipwonu, egira aranyaki enkerai enye terruarr. Nejo, atoishe enkoing'oni, naiu enkoing'oni olayioni, atoishe enkoing'oni, atooshe. Ning'asiae neji kai taa opa kinkuna pee kitung'waitie ena tasat amu enkoing'oni duo ninye. Naitabaiki enkaatini ai ine

Ore nai entoki nayieu nees duo sanasana ena ministry naitasheki nkwapi eboo, naa peyie ing'or irpolosien pemitoki ilarruok ajing'u enkop ang. Irpolosien nai lijo lidia shumata noo Mandera, keu si nai ning'ori ilchumari likiata tenkop ang, enaa le Kenya, enaa loetuo pemeponu ake ayaki yiok shida.

Ore irbunkei lolosho le Kenya na irbunkei lotii bunge, ai represent iyiok kira olosho nikira iltung'anak. Irbunkei lijo Memusi Kanchori, lijo Gabriel Ole Tong'oyo, lijo Joseph Parashina loloitokitok, orkulie kumok ake.

Ore county e Nyandarua naa ore entoki sapuk nagira ninche aisho iropiyiani negira adumu maisha oltung'anak naa eunoto oonkuashen.

Ore ina olong' apa anatudumunye nalo alo aked lekua doinyio lenkop ang' le maparasha ore lelo doinyio naa keedo oleng' ekirobi naurisho sii amu ketii ntimi, nasulari naar isoito nkung' nabik ewiki musima itu adou terruat kake kayieu sii apa ina safari odoinyio oleng'.

Ore Safaricom naa enkampuni sapuk oleng' natii enkop pookin, ore esiai e Safaricom naa enenkiroroto ene network pee etumoki iltung'anak airoro toosimuui.

Ore naai nyamalaritin sapukin naimaa sukuul pee etumoki nkera aanoto enkisuma naa pee etumi irmalimuni oitosha te sukuul ore sii enkae toki naa peyie eponu nkera pookin sukuul.

Ore naai eniko sirkali tenebo olarikok le murua pee etumoki iltung'anak aatayioloito dijitol naa pee eyietuni network atua nkishu aayau enoshi booth naado e Safaricom neponunui aapik ildoinyio liatua nkishu amu nakata eyiolou irmaasai aajo keetai oshi entoki naji dijitol.

Ore duo naai enkirragata enkoteli nemepooki hoteli ore duo enkoteli natii ewueji sidai tewueji nemetii irmokorani naa ineweuji ake naserian.

Ore enyamali ombaa olong'ng'e nikingira iyiook aimaa naa enoompejoto onkuk ake amu ore pee epeji nkuk nelotu ina puruo neeku tempenyo niindim ayang'a ore sii duo tanakata eton iyiook kingash amu eton naa mikiata iyiook nena factories naa nainyialita oloing'ang'e pii.

Ore esiai oonkera naa peeret iltung'anak neponu sininche aabulu neeku lelo tung'anak botorrok, ore sii nkera naa enkitok naiu.

Ore materials naitumiai tena pisha tenkop ang' naa iltairri le ngarri ootumusanita epiki enterit atua nebukokini enkare nepiki irpaipi shumata nepiki abori ipaipi lomookini aabukokinyie enkare neunieki taa inakata mbuka nemitokini aakau mpuka tiang'.

Ore entoki etipat naa ore kulo keek lidolita epiki atua kuna kardasini naarook naa keji nursery ore piiun kulo keek aikunaki inji niidim naai atudumu teleleki nipik engarri nilo alo aun aitayu kuna aakut paa aiturr enkumoto nipik atua metubulu taata aaku olchani sapuk, neeku ore piipik ena nursery nitumoki atanapa teleleki.

Ore ena naa emashini naipimieki enterit pee eyiolouni ajo kamaa ena terit kepirr kebaa empiron enye, kainyioo idimi aatuun kainyioo idimi aatuun kebaa enkare nayieu kebaa embolea nayieu.

Ore esiai nijio ena tenkop ang' naa kikunari ekesidai toowueitin neeta enkare kake mee pooki ng'ae naidim ataa keeta ena technology kake ore irkuti tung'anak oota naa ilootii ntonat ooldonyio laa tiabori oldonyio ninche epuku enkare enye arashu irkuti loidima aatuturr iltingaai lenye.

Ore irjajii lekotini eshumata na eima ngolikinot kumok oleng edungito orkesin loltunganak, na keima amu kibungita irkesin ogol nibungita irkesin loltunganak sapukin neaku keimarita nkumok, akeimaw nkumok oleng amu ore orkesi ore teneibung orkesi ore elde tungani lituelo orkesi enchoto enye na ekigorokinona ekindim nye ataara.

Ore ena pisha naa inoshi kujit naauni tolchamba pee etumokini aishoo nkishu ekule nedung'idung'i nishori nkishu kuna e gredi pee etum kule kumok, neeku akanyorr amu ore ake piiata kuna kujit niata nkishu ekule nitum kule kumok.

Ore ena naa esilanke naitobiraki tenchumata ele shamba aaturoki enkop nepiki alakuta atua naa olakuta taa lemeudo nebukokini enkare enchumata ore ena are nemeeim naa ele akuta amu meudo naa ele akuta neeku ore ena are naa keetai emashini naoshieki ena are pee etumokini aatubukoki ele shamba enkare peyie metoyu ena daa natii ele shamba.

Ishooyo KCB isilen ninterunyie biashara aa loan.

Ore Eldoret naa enkop sapuk natii iltung'anak kumok naa keji enkop oolang'eni amu kisumate iltung'anak kumok neji sii enkop oolakuetak amu ore iltung'anak kumok le Eldoret naa iltung'anak ookwet, ore Eldoret naa city tenakata enaa Nairobi meeta entoki nemetii.

Ore oshi HELB naa keeta nkardasini enye nilo alo aiput ore piimput kuna ardasini enye amu te online iputi nirriwaa, ore piirriwaa nirriwaa mpaka nkarn esukuul nitii nikirriwaki taa tanakata eretoto enye.

Ore kulo na irmuseregini loitobiraki aaturoki atua enkop neyeni tenebo ore piidipi aateen niturumishoi nkuti wueuitin metaa ore pee eoshi enkare naa inewueji eimu enkare pee etum endaa natii olchamba anoto enkare.

Ore kulo naa irmaisurin nadolta ajo etubulutua etaa iloituyuni, ore kulo maisurin naa idung'u ake niya aji ore pee iya aji niyierr ore eyiarata enye naa iguet ake nidung'udung'oki emoti kitunguu niyierr ena oshiake venye nikiyierr nkuashen.

Ore kulo matunda naa keji beetroot naa ore ake pee intayu niguet naa kedo niguet enaa aguet ake aguetu ilo shoni leneye leshumata ninyaal nikiponiki osarge osesen.

Ore kuna, ena pisha natii ene naa nkuashen na kakijo iyiook tenkop ang' nkuashen orkokoyo naa kebulu aitobiraki oleng' tenkop ang'.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa ore ele naa olairemoni loomkuashen, nadolta ajo etubulutua nkuashen enyenak etaa inatayuni neeku nkuashen itayuto tolchamba amu idipa aatubulu pee etumoki aawa osokoni ashomo atimira pee etum mpisai.

Ore ele naa olairemoni loomaua ore kuna maua naa inyiang'u naai oltung'ani nipik enkalo emilanko ake duo akusie ake duo enkaji pee esidanu emulanko ino nesidanu boo ino.

Ore ena pisha naa ilairemok loltankausi, oltankausi oshal metii taa olosho lormaasai ena toki kake kitumito siyiook tosokoni eyau iloreren aaponu aamiraki iyiook naa entoki sidai oleng' ipik shaai, iok sii esaa niata oloirobi naa olchani sidai oleng'.

Ore kulo naa ilairemok lormaembe ore irmaembe naa itishipa iyiook oleng' amu kebulu ake tenkop ang' kiata toolchambai lang' ketii ake sininche ilchambaai loormaasai tenakop nekitii naa kesidan oleng'.

Mekiata ilaieremok le pili pili tenkop ang' , ore pili pili nikitum naa enikinyiang'u ake toosokonini loontaoni ang' eyau irmeek aaponu aamiraki iyiook.

Ore eninko peyie ing'oru nambai engarri ng'ejuk naa keetai ekeetai office oo nambai ogarrin naji KRA baa ilo ake niregister nilak mpisaai nikintaki nepiki engarri ino nambai ng'ejuko.

Ore ena naa enkai pili pili kake nemedua naji hoho, ore hoho naa kebulu ake aitobiraki tolchambai lang' kiata ake siyiook tenakop tena murua nikitii.

Ore ele matundai lidolita tenewueji naa kebulu aitobiraki tenkop ormaasai, meeta enterit nemebulunyie ele matundai enkarfe ake eyieu sapuk ninye ake eyieu, teniata akeyie enkare naa kebulu ake aitobiraki naa kekiata nekimirita aaya osokoni nekitum mpisaai.